Kaũndũ karĩa gatũmĩte nyende gũceera nyanjara-inĩ cia nyamũ nĩ atĩ mũndũ nĩ eroragĩra na ũgakorana na nyamũ cia mũhĩrĩga mũingĩ ta njogu, mĩrũthi, munyi na kaũndũ kau nĩ gakenagia maitho ma mwĩroreri mũno.

Maũndũ marĩa andũ a gwitũ meekaga nĩguo kũnogora mwĩrĩ kana mathako, nĩ ta, gũthaka mũbira wa magũru, gũthaka mũbira wa moko, kũrũga mũkwa, gũteng'era kahora kahora, rũciinĩ, kana hwaĩ-inĩ.

Ĩno nĩ apu ya M-pesa, ĩrĩa ĩhũthagĩrwo gũtũma mbeca, gũtũmĩrwo mbeca, kũrĩha kĩndũ nayo, na haha mĩeri ĩtandatũ mĩthiru mũndũ ũcio ahũthĩrĩte mbeca ngiri magana mana ma mĩrongo mũgwanja na igĩrĩ, na magana mana ma kenda turuma ĩmwe ithathatũ. Na tũkonio ũrĩa ahũthĩrĩte mbeca ciake gũtũmĩra arata, kũrĩha mbiirũ na mahũthĩra make ma kĩ-mũthenya, nĩmo mau me hau tũronio.

Wa mbere, ndihũthagĩra ndawa cia kĩũndũire tondũ ndiũĩ ũrĩa ithondekagwo, na mĩtĩ ĩrĩa ĩthondekaga ndawa icio nĩ yanjĩtie kwaga, na ningĩ wa kerĩ ndawa cia kĩĩrĩu citirĩ na goro ũcio munene atĩ no citũme nemwo nĩ kũgũra, na nĩkĩo nyonaga kaba hũthĩre ndawa cia kĩĩrĩu gũkĩra ndawa cia kĩndũire.

Wambere niī nī nyedete mīthako koguo nī nyedete nīndīkenagia rīrīa ndĪrathaka mīthako na ngaikara ndī mūndū wīna mwīrī mwega na kūrīa nī nyedete kūrīa irio irīa cirahe hinya mwīrī nīguo geherana na mī rimū īrīa īrehagwo nīūndū wa kūrīa irio irīa itaagīrīire

Ndokĩra rũciinĩ nyambaga kũhoya na gũcokia ngatho, ndaima hau, ngakinya magego makwa, ngoya maĩ ngathiĩ mbabu ngethamba, ngoka nganyua maĩ mararu, ngacoka ngaharĩria irio ciakwa cia rũciinĩ na ngaruga cai, ndarĩkia kũrĩa ngathambia indo icio na ngeharĩria ngathiĩ wĩrainĩ wakwa.

Ndarĩkia mĩhang'o yakwa ya mũthenya, thiaga nyũmba, kana ngacoka gwakwa mũciĩ, ngethamba, ngaikara hau nogokete gĩtĩ-inĩ kana ngaharĩria gacai nganyua o nogokete hau kamũira nyanjĩtie kũharĩria irio cia hwainĩ.

Hĩndĩ ĩrĩa njĩrĩga gũthiĩ Huduma Center, ndathiĩte kuoya gĩbandĩ, thutha wa gĩbandĩ gĩakwa kĩrĩa ndoyete tene, kĩũrĩte, ngĩgĩthiĩ kũu nĩguo hote kuona gĩbandĩ kĩngĩ kĩerũ.

Hena mĩrũthi, ĩmwe ĩranyua maĩ, ĩngĩ nĩ gũthaka ĩrathaka, na hena wambui mĩcore, erĩ, na hena ngari, ĩkuuĩte andũ arĩa mokire kwĩrorera nyamũ ici, nyanjara-inĩ ĩno.